Kanyor nanu ena baye, embaye naji scouting te kingereza ore scouting keifunza ingera keiteng'en inkera keiten'en inkera intokitin kumok ore naa taata tenepuo inkera inkambii nepuo ingera neifundishai maisha neme ena ake nikitamoo kepuo ingera inkambii neifundishai meinua inkimaitie metii inkibiritini neifundishai sii ena toki naji first aid ena naitaasi oshi oltung'ani eton eitu ebaya teneimuya oltung'ani eitu eton ebaya ena sipitali naji first aid naa keifunzai kuna kera aa kutitik ina first aid ore peifunsai ena netum aataret iltung'anak teneimuya neeku kanyor nanu ena baye.

kenare nitumiyai imashini teweji teunoto alang iltunganak amu, ore entoki edukuya ore imashinini naa kesioki alang tinipik iltunganak olchamba, ore entoki yare naa kisaidia emashini pee imbungusa iropiyiani nilak iltunganak, amu keeku naa iltunganak are ashu ninye obo oware loisaidia pee ejur neeku kipunkusa iropiyiani nilakie iltunganak naa kipungusa sii iropiyiani esiana nilakie kulo tunganak, amu tenaa kolchamba naaji loo iyikai are naa idim atipika iltunaganak tikitam , ore sii enakae tenaa iunito naaji ilpayek naa kerisio.

Ore tene, naa oltung'ani loota nkabut lotijing'a olchamba. Idimayu negira airem airem olchamba, ashu negira abukoki olchani kulo paek lenyanak. Na kisidain inkabut amu kisaidia pimikijing' ake esarng'ab inkejek, si ashu tenilo olchamba teneetae duo teneetae ing'uesin naonyisho kisaidia kisaidia gabut miko pemikiony ake nena ng'uesin. Amu ore inasaa pookin eton itu kibaiki nkejek, keeku dipa atodua. Niretu keon tine.

Keetai iseseni tiatua serkali oodim aaishooi impaadi naa ore osesen ledukuya naa ele sesen lenkisuma aaduo education ministry keifaa ele naa eme keyiolo naa isukuulini pookin naatii Kenya pookin keifaa paa ninche keifaa paa keishooyo impaadi aaisho intoyie toosukuulini ore olikae sesen lesirkali looifaa peishooyo impaadi naa ele sesen le health care yaani ele sese loosipitalini ore naa amu keyiolo ninche uzuri e menstrual health yaani ore etii intasati ontoyie nena olong'i enye olapa keifaa peeku safii amu keyiolo ninche neeku keyiolo peeaku peeyiolou sii aikuna peishooyo impaadi ore olikae sesen naa ee serkalini e county tenebo kulo aarikok ooji women reps ore amu inkituak naa keyiolo intokitin naaimaa intoyie ontasati tiatua nena olong'i enye keifaa peyiolou ninche eneiko peeitumi impaadi naaishoyoi temurua.

Ore tenebung'i oshi oltung'ani neyai iweujitin neibelekenyieki enaa taata duo industrial centre ashu Kamiti Maximum Prison kifundishiai illtung'anak ore toltung'anak litu iidip sukuul enaa taata inkilasini isiet nepiki darasa neeku kifundishai enaa nkerra esukuul kisuma ke oltung'ani nisuma ore pee ebau enkolong' naasi inoshi temat enaa KCPE ashu KCSE kees naai ake oltung'ani ore sii ai toki naifundishai oltung'ani naa ekiidim nekifundishai enikoni tenitobiri kuna tokitin ombaoi enaa imisai ilorikan ashu sii kufundisahi eninko tenintobirr kulo paipi le enkare ore sii ai toki kishori iltung'anak entoki naki councelling kishori iltung'anak councelling nekijokini ajo mee sidaain kuna baa naa teneeta oltung'ani stress kelo ake teneeta indamunot kumok nelo ake nelo airorie iltung'anak lootii ine wueji nisaidiai, ore sii ai toki kifundishiai iltung'anak haki enye entoki naji civic education nikifundishai haki nekijokini haki ino piitum endaa haki ino piitum good services.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa oltrakta logira airemisho ogira airem enkop, naa kelio ajo itu aka ee oltrakta logira airem enkop naa kesidai tenitumiani tenitumiai kulo traktani amu kesioki ninje aas esiai naake ees sii esiai sidai ee naa mee miing'er iltung'anak kumok piiremishoi piiremi ele shamba naa kisidai oltrakta amu kisioki. Naa ore sii enkae toki naa kisidai oltrakta te nkiremore amu ore taata iremito ele shamba, kidim airemo ewuei sapuk ewuei sapuk nemebaiki iltung'anak teniirem.

Eisidai osindano le polio amu ore teneudi enkerai osindano le polio naa meitoki inakerai aaku e maima amu ore tenelotu polio ore teneitu eeudi enkerai naa keibung polio naa keidim enkerai aaku emaima ashu ninye eeye ina kerai neeku keibooyo polio keeya oongera keibooyo osintano le polio keeya oongera te polio naa keibooyo sii peemeeku ake inkera imaiman ore aii ele sindano le polio teneudi iltung'anak naa keisaidia paa tenolotu polio nemetum ake polio irkulie tung'anak matejo ileitu eeudi polio ashuu kuna kutitik kera kutitik amu ore tenikiudi ele sindano le polio ira kiti mikintoki polio aibung niaku keibooyo ele sindano le polio peemetum ake polio iltung'anak ore sii ae toki keipunguza ele sindano iropiyiani naaji naitumiyai tenikimpung polio eitu kiudi ele sindano ore amu ore ore tenekibung polio ore peishiu ore peishiu ina polio naa keitumiyai iropiyiani kumok peishiu oltung'ani te polio neeku keisaidia pee meitumiyai ake iropiyiani kumok agirai aaitibu polio.

Ore enikoni pibooyoi imoyiaritin enkare enaa cholera, naa, pitokitokieki enkare, eton itu eoki. Ore tenitokitokieki enkare, na kear nai lelo bulabul le cholera lotii, lotii atua. Neeku, kifaa pitokitokieki eton itu eoki. Ore si ai toki, ore eton itu inya endaa, nisuj inkaik inonok, tenkare safi, oto sabuni. Kifaa pisuj inkaik tenkare safi oto sabuni, eton itu inya endaa. Ore si kifaa pisuj idaiki naijo irmatunda enaa taata irmaembe, ashunye irmaisurin, kifaa pisuj eton itu inya. Kifaa pisuj eton itu inya. Ore si ai toki, pemeoki ake inkariak, owejiting chafui, enaa taata duo enkare chafu natotona oleng tesilanke, mifaa pepuo nye nkera aibung',ashu isujare nye nkera inewueji, mifaa peas nejia. Ore si ai toki, kifaa peakikishai ajo, ore ewoji neokunyeki enkare, enaa taata esilanke ashu oreyiet, kifaa peku kisafi inewueji. Mifaa peku keeta takataka tinewueji. Enaa taata duo mpuyayai, ashu idaiki, kifaa peku safi inewueji. Ore si ai toki, neku keetae inchooi, pemepuo ake iltung'anak aisaidia ate, tiong'ota ake.

Ore ilbulabul loloirobi naa kidim aku, kirrog oltung'ani, enaa enkirroget, kidim ena kirroget aku ketoyio ashu itu etoyu. Ore si ai toki, kesing' oltung'ani. Ore teneeta oltung'ani oloirobi, keku kesing'. Ore si ai toki keku keya oltung'ani elukunya. Ore iyata oloirobi neku ekiya elukunya kake moleng'. Ore irkulie bulabul naa, keku kikeno enkume oltung'ani. Neeku, tompeshon ninye, neayang' oltung'ani. Keku kikeno enkume. Kidim osesen loltung'ani ataa meeta nkufu. Keeku kirragita ake oltung'ani, tenibung' oloirobi. Neku meeta osesen egolon, niasie nye esiai. Neku irragita ake.

Kajo nanu ore enikoni pee egilunoreki inyamalitin nijio irbaribarani torrok ositimani lemeetae naa ore kulo arikok lang' peeku tenishore iropiyiani naasishoreki ena taata tenishori Member of Parliament lle Kajiado West nishori iropiyiani naasishore esiai pee eyiolou ilo MP ajo kakwa baribarani torrok lotii iinewueji enye ina Kajiado West narikito nitobirr, ore sii ai toki neyilou ilo MP ajo iwuejitin nemetii isitimani pee etumoki atipika ore sii ai toki ore sirkali sapuk kifaa paa ore iwuejitin nemetii irbaribarani ashu isitimani pee ishori iropiyiani kumok pee etumokini aidevelopa enaa tanakata matejo Nairobi, ore tenijo aing'orr Nairobi o Kajiado County keeta Nairobi irbaribarani kumok naa keeta iltung'anak kumok isitimani te Nairobi ore te Kajiado kekuti iltung'anak oota irbaribarani sidan ositimani, ore naai eniko sirkali sapuk naa kishori naai Kajiado iropiyiani kumok alang' Nairobi piitumiai nena ropiyiani aitobiria nena tokitin pookin.

Ore iata oltamuoyiai ting' ore eninko teniboitare naa kifaa pee eku intilia maanani usafi oleng' peeku ira safi oleng' amu meyieu naa oltamuoyiai olchafu pee mitoki ake amuoyu ore sii ai toiki kifaa pee eeku kenya oltamuoyiai irmatunda oleng' pee isaidia osesen lenye pee egolu, ore sii ai toki ore eninko teniton aboitare aramat naa piiton aisho osim amu ore oshi tenemuoyu oltung'ani neeku ore duo tenaa kemuoyian sapuk neeku keton ake oltung'ani neton adamisho kiidim oltung'ani atadamu ajo keye neeku ore teniton oninye nisaidia niton oninye nirorie nintagol ore tina kata nigira aisaidia pee iishiu araka ore sii ai toki kifaa pee itonini aomon oltamuoyiai niomonoki pee iishiu.

oree enkibooroto ormarei naa kesidai ore entoiki ee dukuya kei punguza ena kibooroto ormarei esiana oo ntoyie naisho eton enkataa sidai ashuu kuna naagil sukul ore sii aiytoki kei punguza enkibooroto ormarei einoto oo nkera kumok neeku ore keisaidia aaku ore tormarei nemeaku ake inkera kumok nemelaikino ake intoiwuo aitotio inkera haki enaa enkisuma, endaa oo endaa eji amu keikumok neeku keibooyo ina enkiboroto ormarei oree sii aitoki kesadia enaa kibooroto oormarei entasat peeishiu amu oree teneisho entasat naa ore ketii entoki najo ilashumpa physical and emotional damage keisaidia ina tasat peeshiu eton eitu etoki ai fikiria aiu enkae kerai oree sii aitoki oree enkibooroto ormarei naa keisaidia intasati peemeyaku eishoi ake ninche eeasita keisaidia intasatin nayii peepuo duoo aisuma naisuma ashuu duoo ejing' biashara inkulie neitu eisuma neeku keisaidia intasatin peemeyaku ake ake eishoi ake ninche eyasita peeku keeta ake sinche aai toki nagiraa aas nagira aitaas maisha enye.

Kesidai tenitanaki enkerai kiti, natoiwuoki amu, ore kunale orkina, kisaidia, kisaidia osesen lenye, pidim aibooi imoyiaritin. Kisaidia osesen lenye pidim aibooi imoyiaritin enaa taata oloirobi, eeh. Ore si tenitanak entasat enkerai enye, na kisaidia penyorru peyiolou nenyorru si inakerai ng'otonye. Na nejia ake sinye iko penyorru ng'otonye, eeh ina penyorru ng'otonye. Neeku kisaidia, kisaidia entoki najo ilashumpa create a bond. Neeku kisaidia ina. Peeku, keyiolo enkerai ng'otonye, na kenyor si ng'otonye. Ki punguza si ropiyiani naitumiai, tinakerai. Amu, ore kule orkina, ketumoyu ake kila saa, niminyang'uni. Meeku naduo kepoi ainyang'u kule naok enkerai enaa taata ena naji nan. Neeku, ki punguza ropiyiani, naitumiai. Ore si tenenak enkerai kule orkina, na kisaidia pebulu egol, nimibung' imoyiaritin. Neku kitagol kunale orkina, neku kitagol enkerai.

Ore esiai oo nkajijik oo lomon meejurrun enkukuo sidai naa oree kuna ajijik oo lomon keliki iltung'anak imbaa naagira aasa, enaa taata ore amu mikiitii naa iyok Bomas of Kenya, eweji negirae aihisabie kura negirae aikenie inkurai keliki iyook kuna ajijik oo lomon entokitin naagira aasa amu keeta na ninche haki teneweji oree sii aitoki keiteng'en iltung'anak eneiko tenewoshi kura ore ore kuna ajijik oo lomon keeta enkidinata naitengen iltung'anak eneiko tenewoshi kura amuu anaa taata teredio enaa taata mayian fm einining' irmaasai kumok keidim naayii ake neponunui ake nitang'eni iltung'anak eneikuni tenewoshi kura amu keinining' naa iltung'anak kumok, oree naa ake pee eidipi ayikena inkurai pookin kuna ajijik oo lomon naalimu ajo keng'ae naishinta kura keng'ae nayawa ele orika naa keng'ae litu eya neaku ninche loolimu ajo keng'ae naishinda kura.

Ore esiai e IEBC pibalunye enkukuo nemetii orgela, naa, kiko kiteng'en iltung'anak enikoni tenewoshi kura. Kiteng'en iltung'anak enikoni tenewoshi kura. Ore si ai toki, ore IEBC, ninche loi tangaza, alimu ajo Kang'ae lowa, kenga'ae lowa ilorikan pookin duo lotegeluaki iltung'anak. Ninche loi tangaza duo matokeo. Ore si ai toki, keakikisha ajo, etusujaki incheriani pookin, naoshi kura. Keakikisha ajo ore iltung'anak pookin logira aing'oru ilorikan, ashu duo kuna chamai enye nagira aitumia ping'oru ilorikan, keakikisha ajo, etusuja incheriani pookin, incheriani pookin e IEBC. IEBC si ninye na, ninye naiken inkurai. IEBC naiken inkurai, naiken inkurai pookin, natooshoki duo.

Keisapuk oleng enyamali nanoto iltunganak apaelong eishiliwie serkali ropiyiani ,ore ene dukuya, ore iltungana ooasisho too nkopisini e kaunti naa eishiliwe olmushaara lenye amu eitu elaki kaunti eitu eishoru serkali ropiyiani naalakieki ninche, ore sii aitoki, ore siatin oolkerenketi neaku nemeesi naa amu metii ropiyiani ,ore ana enkitobirata oolbaribarani ashu duo pee epiki sitimani ewueji nemetii meitoki naa aasa, neeku keisumbua ina iltungana loomanaya lelo kerenketi amuu keeku naa keeta shida olbaribara naa keeku sii meeta sitimani, ore sii aitoki oree ropiyiani oshi naishori nkera e sukuul aa bursary etalaita apaelong inkera amu meetae naa amu eitu naa eishoru serkali ropiyiani naasieki ina siai, neeku ore apaelong pee eishiliwie serkali ropiyiani naa eisumbua oleng iltunganak kumok.